Mbica ĩni ĩranyonia ũrĩa ũgendi ũrehagĩra rũrĩrĩ rwa Maathai mbeca. Andũ aya arĩa nĩ a bũrũri wa Amerika kana athũngũ, maroneka makenereire mũno gũkorwo makĩonia ũrĩa indo ici ithondekagwo. Rũrĩrĩ rwa Maathai nĩ rũo rũĩkaine na gũkorwo rũgĩthondeka matonyo maya tũrona haha, ũndũ ũrĩa makoragwo makĩenderia athũngũ hĩndĩ ĩrĩa marĩ mĩhang'o-inĩ yao ya ũgendi. Matonyo maya nĩ mahũthĩkaga harĩ ũgemu kũrĩa athũngũ aya magũraga mũndũ agacoka namo bũrũri-inĩ wake, okorwo ti ũguo no akorwo agĩkombora amekĩre na harĩa maingĩ atumia arũrĩrĩ rwa Maathai mamahũarũkagia nĩgetha makorwo makĩhũra mbica namo. Ũndũ ũyũ ũrorania nĩguo ũrehagĩra rũrĩrĩ rwa Maathai ũboco kuona nĩ ũmwe wa wonjoria ũrĩa mekĩrĩire mũno.

Athuri na anake a Gĩkũyũ mathiaga gĩthaka magatua mĩtĩ ĩrĩa ĩtagwo mbito, magoka makenja marima, magathecereria mĩtĩ ĩmwe, na ĩrĩa ĩngĩ magakĩrania ĩrĩa yakoragwo ĩnyitithanĩtio na ndigi. Na guo mwena wa igũrũ, nĩ ũndíĩ wa kũgirĩrĩria riũa ihiũ, mathiaga magatua nyeki, ĩrĩa ĩcokaga ĩgekĩrwo mwena wa ĩgũrũ. ĩndĩ ũndũ ũyũ kwa ihinda rĩrĩ nĩ ũkoretwo ũteanĩirio, kuona andũ nĩ mahĩmbĩirie waki wa nyũmba ingĩ iria ũrakora nĩ cia mbaũ, cia mabati, cia maturamu, na imwe cia mahiga. Ũndũ ũyũ kaingĩ wekagwo nĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ matukũ ma tene kuona nĩ mahĩmbĩirie gũikara nyũmba iria makaga o mũndũ gake.

Rũrĩrĩ rwa Maathai nĩ ruo rũĩkaine mũno makĩria na ũrĩithia wa mahiũ ma ngombe. Haha nĩ haronekana nĩ gũkoretwo na ng'aragu, na kũguo ng'ombe ĩno hĩndĩ ĩrĩa ĩraumire mũciĩ ĩroka gũetha kĩndũ ĩngĩrĩa. ĩndĩ yakinya gũkũ tondũ nĩ kũroneka nĩ kũndũ kũũmũ mũno, ĩraga kĩndũ gĩa kũrĩa ona gĩa kũnyua, ĩrahotena ĩrakorwo ĩgĩkuĩra gũkũ werũ-inĩ. A Maathai aya mona he ng'ombe matarona maroha thabarĩ ya gũũka kũmĩcaria kũrĩa mamĩkora ĩgũĩte, na ngĩrora nĩ ndĩrona nĩ yambĩtie gũtamburwo nĩ nyamũ cia gĩthaka. Kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na nga'ragu, ng'ombe nĩ iheraga mũno, ikaga kĩndũ gĩa kũrĩa na ũguo ikaumania na gũkua na kũrĩo nĩ nyamũ cia gĩthaka.

Indo iria ũrabatara nĩ makũnia, ndigi na nĩ kũrĩ cindano nene ĩrutaga wĩra wa gũtuma. Haha nĩ haroneka atĩ, mũrĩmi athiĩte akarĩma akona magetha maya ma ũguo agethera magetha make agũri arĩa mokĩte na rori nĩ guo kũmũgũrĩra magetha make. Gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, waru cikindagĩrwo ikũnia kũringana na ũrĩa mwaiguthanĩria na mwene wona ciaihũra ũgacioha na rũrigi, haha igũrũ nĩ getha itigaitĩke. ĩndĩ nĩ kũrĩ andũ angĩ maciohaga na makũnia haha igũrĩ, kũrĩa makoragwo magĩĩkĩra waru makĩria. ĩndĩ haha ngona aya nĩ mekĩrĩte waru na njĩra ĩrĩa yendekithĩtio nĩ thirikari kwa ihinda rĩrĩ hatarĩ kũhinyĩrĩria mũrĩmi.

Ona thengia wa gũkorwo atĩ, ũrĩmi nĩ ũtũheaga irio, ũndũ ũmwe na gũtuonera mbeca, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩma wega na ona indo cia kwendia, niĩ nĩ thũire ũrĩmi mũno, kĩrĩa gĩatũmire thũre ũrĩmi, nĩ kũrĩ hĩndĩ aciari akwa magĩte mawĩra, na kũguo habataranagia ithuĩ tũkorwo nĩ kũrĩma tũrarĩma mũno, na nĩ twarĩ mũgũnda mũnene, ũgakora twarĩma waru, na mbembe ũndũ nginya tũtarahurũka nĩ guo tuone irio cia kũrĩa. Hĩndĩ ĩyo kũrĩ na ĩrathi ndathiaga, kũrĩa wakoraga o rũcinĩ ndambaga kũrĩma, tondũ kĩrathi ndathiaga mathaa ma thaa ithano, ngacoka ngathiĩ kĩrathi, wona ndaumĩra kĩrathi, ngoka tũgacoka mũgũnda rĩngĩ. Hĩndĩ ĩyo nĩ ndarĩmire na njĩra nene mũno, na kwarĩ riũa inene mũno kwoguo na mũndũ ahĩagĩra mũgũnda, na kuuma hĩndĩ ĩyo ngĩĩhĩta niĩ kũrĩma ndigakorwo ngĩrĩma rĩngĩ.

Ndĩreciria ũrĩa mũrĩmi ũyũ agukorwo akĩgunĩka na ũrĩmi ũyũ wake wa nyanya kuona kĩmera nĩ kĩmũĩtĩkĩrĩte. Ũrĩmi wa nyanya kaingĩ nĩ ũkoragwo ũkĩhe arĩmi mbeca, kuona wona arĩkia kũgetha nyanya ici nĩ agũcitwara thoko, na one mbeca iria ikũmũteithia kũhingia maũndũ make ma kĩmũthingi. Oho ndona ũndũ ũyũ nĩ ndĩreciria ũrĩa mũrĩmi ũyũ agereire mathĩna maingĩ mũmera ũyũ wake ũngĩgakinya haha. Kaingĩ nyanya nĩ ĩthumbũragwo nĩ maũndũ maingĩ, ta rĩera, tũtambi ona rĩngĩ mĩrimũ, ũgakora hĩndĩ ĩrĩa wahanda nyanya ciaku, waciitĩrĩria maaĩ, ciambia kuumia matunda, ũgakora nĩ ciambia kũhia nĩ mbaa, na imwe ciambia kũrĩo nĩ igunyũ, ũndũ ũrĩa ũtwaraga mũndũ hathara nene mũno.

Mahiũ o mothe nĩmabataraga gũkorwo makĩheo maĩ nĩguo mahote gũtũra na mamwe nĩguo mahote gũthondeka ona iria. Ũyũ nĩ mũrĩmi wakĩire ng'ombe ciake handũ hakũcinywithĩria maĩ. Na rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ nĩ ũrangenia tondũ ndĩrona mũrĩmi ũyũ nĩ agũkorwo akĩona umithio angĩkorwo ng'ombe nĩ cia iria nĩgũkorwo ikĩmũhe iria na ahote kwendia. Angĩkorwo nĩ cia nyama nĩigũkũra na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ kuona ciarĩa iraheo maĩ ũndũ ũrĩa nĩ wa bata na wona ciarĩkia gũkũra nĩakũhota gũciendia nyama kana gũciendia athĩnji na mbeca ĩrĩa ciagĩrĩire na ikorwo ikĩmũthondekera baita nene ĩngĩmũteithia kũgũra ng'ombe ingĩ angĩrera.

Ĩĩ nĩ kũri kĩndũ kĩngĩ kĩngĩhũthĩrwo gũitĩrĩria mĩmera maaĩ thengia wa ndoo. Ya mbere, nĩ kũrĩ andũ mathondekaga tũcuba, magatũra karima magathecereria handũ kamũtĩ-inĩ handũ harĩa harĩ o mũmera, magekĩra maaĩ marĩa maumaga o kahora, na maaĩ mau mathira mũrĩmi akamongerera. Nĩ kũrĩ andũ angĩ nao mahetũkagia mĩberethi kana mĩbaibũ rungu rwa mĩmera, ĩrĩa ĩkoragwo ĩthondeketwo na tũrima, ũndũ wa hũra maaĩ mũgũnda, mahotaga gũthiĩ kwĩ mĩmera ĩyo kũgerera tũrima tũu. Nĩ kũrĩ na ĩngĩ nayo ĩkoragwo ĩhana tarĩ tap kana mũberethi uthondeketwo gatagatĩ ka mũgũnda ũthiũrũrũkaga ũkĩhũraga maaĩ, ĩyo nĩ njĩra ĩngĩ. Nĩ kũrĩ angĩ nao mahũthagĩra mbombo, ĩrĩa ĩkoragwo ma mũbaibũ, mũndu okaga agĩitĩrĩria o mũmera kũringana na ũrĩa maaĩ mau marahũrwo kuuma rũĩ-inĩ, kana irima, kana o harĩa kana kĩhumo gĩaku kĩa maaĩ kĩrĩ.

Ĩno nĩ kamera mũthemba wa drone na nĩ guo uhote kũmĩhũthĩra nĩ ũbataraga gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa yũmbũkagio, tondũ maita mingĩ yoyaga mbica ĩrĩ igũru. Nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ ngereire ngĩhũthĩra drone tondũ wa mbere, ndiamenyete kũmĩhũthĩra na ũguo ndageria kũmĩũmbũkia, ĩgakorwo ĩragwo o hakuhĩ na niĩ to ndiahotaga kũmĩũmbũkia. Ũndũ ũcio ũngĩ, he hĩndĩ ndamĩũmbũkirie ĩgĩthiĩ ĩthiĩte kũnene, ũndũ ũrĩa ndaremirwo ĩbataire gũcokio atĩa, ĩndĩ ngĩkorwo ngĩteithĩrĩrio nĩ mũndũ ũrĩa wa ndutaga kũmĩhũthĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ ũngĩkora ũtarĩ na ũmenyo no ũkore wamĩũmbũkia nĩ yagũtha andũ, na mũno makĩria nĩ ĩhũthagĩrwo magongona nginya ma ũhiki, nĩguo gũtwara mbete, na wanakora wombũkia, ĩgathiĩ handũ ha ĩkinyie mbete, ĩkagũtha mũndũ.

Rũrĩrĩ rwa Maathai nĩ rũhĩmbĩirie gũkorwo rũkĩrĩa kana kũnyua iriia rĩrĩa makoragwo matukanĩtie na thakame. Na rĩrĩa ndona ũũ, nĩ ndĩreciria maratheca ng'ombe ĩno nĩ guo makorwo makĩruta thakame ĩrĩa mekũhũthĩra thĩiniĩ wa gũthondeka kĩndũ kĩu manyuaga. Mamĩnyitaga, makamĩtheca na kĩndũ ta mũguĩ, ũndũ ũtangĩmĩũraga nĩ getha moone thakame.

Mũrĩmi ũyũ nĩ agĩrĩirwo nĩ kĩmera mũno, no na mbembe ciake akirie gũciendia. Ndĩrona mũrĩmi okire kũrora mbembe ciake harĩa ikinyĩte, na kana nĩ nyũmũ ũndũ angĩkohorithia. Kaingĩ ũkoraga hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi arĩma mbembe ciake na cia kũra, angĩkorwo nĩ cia kwendia, ambaga cioma, ageeta mũndũ agacikohora nĩ getha akorwo akĩendia na iria igũtigara we nĩ we ũkoragwo akĩgetha, no acihũre ahũthĩre gwake mũciĩ angĩkorwo ndararĩ na cia kũhũthĩra, kana ona cia acienderie agũri aya anini a mĩciĩ-inĩ kuona arĩmaga nĩgetha imũhe umithio nĩguo one ona mbeca cia kĩmera kĩrĩa kĩrũmĩrĩire ũndũ agũkorwo ikĩmũhotithia kũgũra mbegu ingĩ, ũndũ ũmwe na bataraitha, na indo ingĩ ihũthagĩrwo ũrĩmi-inĩ.

Ũyũ nĩ mũndũ wũiguire nĩahũta aingĩra riko nĩgetha akorwo akĩharĩrĩria kĩndũ angĩkorwo akĩrĩa. Na haha ndĩrona onire aharĩrĩrie mũcere na gĩtoero kĩa nyama. Mũcere ũyũ nĩwagũtherũkia harĩa ahagĩrire maaĩ ekĩra gacumbĩ tũmaguta tũnini matherũka ekĩra mũcere wake wahĩa auteng'ũra. Acoka ona aruge nyama yake ĩrĩa ndĩrona ĩrugĩtwo na nyanya theri na gĩtũngũrũ. Atinangia ekĩra gĩtũngũrũ na maguta kĩahĩa ekĩra nyanya, kĩahĩa ekĩra nyama yake acoka ekĩra gathufu, ciahĩa ateng'ura ekĩra thani-inĩ na rĩu ndĩrona nĩeharĩirie gũkorwo akĩrĩa nĩgetha iteithie mwĩrĩ wake.

Karagita gaka kahetwo wĩra wa gũkorwo gakĩrenga mahuti ma ng'ombe. Kaingĩ ũkoraga arĩa mahandaga mahuti ma ng'ombe tuge ta kwa mũhano nyeki na njĩra nene kana mũgũnda mũnene, no tuge nĩ ĩka kana ona mũnene makĩria ma ĩka ũkoraga matiendaga kũmĩtua na moko, methaga karagita karĩa kamĩtuaga yothe na gakamĩoha. Wona kamĩoha mũrĩmi agatigwo akĩmĩũmithia na yoma akamĩiga kũrĩa kwendaga kũmĩiga nĩgetha akorwo na ũingĩ wa irio cia kũhũnia mahiũ make.

Kũhũra mĩmera ndawa ĩrĩ mĩnini mũgũnda-inĩ nĩkũmĩteithagia na njĩra nene kwaga kũgũmĩrwo kana gũtorio nĩ tũtambi. Okorwo ti tũtambi nĩkũrĩ ndawa ĩhũragwo ya gũcigirĩrĩria kũhĩa nĩ mbaa makĩria kũndũ kũrĩa mbaa ĩgũmagĩra na njĩra nene. Ũcio ũngĩ nĩ mĩrimũ, nĩ kũrĩ hĩndĩ gũkoragwo na mĩrimũ ya mĩmera na ũguo mũrĩmi angiaga kũmĩhũra ndawa mĩmera yake yambagia kũhoha igakorwo ndĩngĩhota gũkũra. Oho nĩkũrĩ nginya tũgunyũ tũrĩa twambagia kũrĩa mũmera kuma na thĩ kana ona igũrũ mathangũ na ĩngĩaga kũhũrwo ndawa ĩrĩyaga mũmera ũgathira ũgakora ũrahandĩte ndũrĩ kĩndũ ũkagetha kuona ĩrĩyagwo ĩrĩ o tũnini.

Ũyũ nĩ mũkenya ũkire kũmatha ũtungata mũna, wabici-inĩ ya thirikari. Na kũringana na ũrĩa ndĩrona, nĩ haroneka ũyũ mwandĩkwa kana ũyũ ũraheana ũtungata ũcio nĩ mũndũ ũrĩ na wendo mũno, na ũraheana ũtungata ũyũ erutĩire, kuona nĩ aroneka e mũkenu mũno, ũndũ ũrĩa ndĩreciria, nĩ aheo ũtungata na njĩra ĩrĩa akwendaga, na atuĩka wa gũteithĩka, rĩu haha ndĩrona tarĩ gũĩkĩra kĩrore arekĩra, thutha wa gũkorwo nĩ ateithĩka na ũtungata ũcio.

Ũrĩmi wa nyeni, nĩ ũteithagia harĩ kũhũnia rũrĩrĩ rwakwa, mĩciĩ, ũndũ ũmwe na mũndũ no endie, eyonere ũboco. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩma nyeni ta ici na acirora wega, akorwo agĩcihũra ndawa, na agaciitĩrĩra maaĩ, ona thumu, nĩ ikũraga wega, harĩa onaga nyeni cia kũhũthĩra mũciĩ gwake, no acirĩe na ngima, na indo iria ingĩ kuona nyoni kana nyeni nĩ cia bata mĩĩrĩ-inĩ. Angĩkorwo nĩ ciakorwo irĩ nyingĩ, no acienderie agũri a mĩciĩ, arĩa macihũthagĩra mĩciĩ-inĩ, na ingĩingĩha makĩria, mũndũ nĩ acioyaga agatwara thoko mataũni-inĩ, kuona nĩ mabataraga nyeni, agaciendia ũndũ akũhota kũgũra indo ingĩ cia kĩmũthingi iria arabatara mũtũrĩre-inĩ wake.

Ũrĩithia wa mahiũ mũthemba wa mbũri nĩ wa bata mũno makĩria, ndũrĩrĩ-inĩ itiganĩte. Kũrĩ rũrĩrĩ rwa Maathai, na rũrĩa makoragwo makĩrĩithia mbũri nyingĩ, nĩ mataraga ũtonga wao kũringana na mbũri iria mũndũ arĩ nacio, kana iria ahotete kũrĩithia. Hĩndĩ ĩrĩa mũmathai aragũra kĩndũ, ataranaga mbũrĩ akaneana nake akaneo kĩndũ kĩrĩa arenda kũgũra ũndũ ũrĩa nĩ ũmaturaga, kuona nĩ ũtonga ũmwe wao ũrehera. Na ruo rũrĩrĩ-inĩ rwa mũgĩkũyũ, mbũri ta ici irĩ mabataro maingĩ, wa mbere, no ũcirĩithie irĩ cia kwendia kuona nĩ irĩ thogora mwega. Ũndũ wa kerĩ, no ũcirĩithie irĩ cia nyama, kuona ũngĩciendia ithĩnjĩro, nĩ irutaga nyama njega. Na ũndũ ũngĩ wa gatatũ, nĩ ihũthagĩrwo harĩ kũgũrana, kaingĩ Agĩkũyũ, magũranaga na mbũrĩ, na ũguo ũngĩcirĩithia andu arĩa marenda kũgũrana, kana we mwene ũngĩkorwo ũrĩ mũthuri kana mwanake, nĩ ĩgũteithagia hĩndĩ ya kũgũrana.

Rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ nĩ rũĩkaine mũno makĩria rwakinya nĩ kũhũra biacara. Na ũndũ ũyũ wa thoko mwendia athiaga mĩgũnda akagũra indo iria irabatara angĩkorwo nĩ nyanya, itũngũrũ, matunda, waru, mboga ũkagũra indo icio ciothe harĩa mũrĩmi akwendagĩria na thogora wa thĩ tondũ ũragũra i nyingĩ. Nawe woka thoko-inĩ ũgeka mathabu maku ũkamenya indo ici ũgũrire mũigana wa mbeca cigana, na cigana atĩa nĩguo ũmenye ũgũbanga atĩa ũkĩenderia agũri. Nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩwacokia mbeca iria ũgũrire na wahota gũcokia marĩhi ma ũkui marĩa ũrĩhire nĩguo gũtigĩrĩra atĩ wona ciathira nĩ ũkũhota gũthiĩ mĩgũnda-inĩ na ũgũre ingĩ, nĩguo ũke wendie ũndũ ũrĩa ũheyaga mũndũ baida na ũkahota kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre.

Ndĩrona haha hena indo ĩrĩa ĩhana nĩ thoko, kũrĩa kũrendio indo cia mũgũnda. Nĩ harĩ na nyanya, nĩ harĩ na hoho, nĩ harĩ na ngonjeti, nĩ harĩ na biriganya, na nĩ harĩ na ndania, na oho nĩ ndĩrona kĩndũ gĩcurĩtio kĩhana tarĩ tũmarigũ.

Ũyũ nĩ ũndũ wa kĩeha mũno kuona no ũthoge thayũ wa bũrũri, ũcungĩrĩrie hathara nene kũrĩ ahuri a biacara gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ. Haha nĩ ndĩrona kũrĩ na mũndũ ũragĩtwo na no ũkore oragĩtwo nĩ mũndũ mũnene, no akorwo arĩ mũndũ ũrĩ thirikari-inĩ ũndũ ũrĩa ũrarakĩte andũ a Kenya na kũmacũngĩrĩria gũthiĩ mĩrũrungano-inĩ. Nĩ maroneka marĩ mĩrũrũngano-inĩ, makuĩte ithandũku, hamwe na mũndũ ũrĩa ũragĩtwo, na nĩ tũrona indo-inĩ iria mekĩrĩte nĩ maugĩte matige kũragwo. Ũndu ũyũ ti mwega ona hanini, kuona mĩrũrũngano ya mũthemba ũyũ, nĩ ĩcokagia bũrũri na thutha ũgakora atĩ hĩndĩ ĩrĩa kwĩ na mĩrũrũngano gũtĩrĩ nginya mawĩra marathiĩ na mbere tondũ andũ nĩ maretigĩra gũkorwo mawĩra mao magĩthũkangio hĩndĩ ya mĩrũrũngano ta ĩno.

Haha nĩ haroneka harĩ na mũcamanio ũtabanĩtio, na ndarora wega ngona nĩ mũcamanio ũkuruhanĩtie andũ othe arĩa aingĩ nĩ mbeũ njĩthĩ. Ta rĩngĩ mũcamanio ũyũ, nĩ wa kũarĩrĩria ũrĩa andũ mangĩhota kũambĩrĩria biacara ciao, ona gũcikũria. Kũrĩa metĩirwo mũtaaramu, ũrĩa ũgũkorwo akĩmabundithia ũríĩ mangĩambia kũambĩrĩra mbeca ciao, ona mũndũ atarĩ na mbeca nyingĩ. Nĩ ũrona harĩ na indo tũronio harĩa mbere, iria mũtaaramu ũyũ kana mũhũri biacara ũyũ aharĩrĩirie na njĩra ya kũandĩka macini-inĩ yake, ũguo agaciĩkĩra harĩa mbere harĩa andũ othe marakorwo magĩthoma, nĩ getha makorwo makĩnyita wega ũrĩa aratarĩrĩa.

Gĩkĩ nĩ kĩrathi na nĩndĩrona ciana nĩgũthoma irathoma.Thĩinĩ wa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBC ciana nĩirathoma ũndũ ũretwo kana ũndũ ũrĩa ũkũmateithia gũthoma ũrĩa macini ikoragwo ikĩhũthĩrwo. Na nĩndĩrona marĩ na macini mũthemba wa tablet ũrĩa mareruta ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩgetha makamenya ũrĩa ũngĩmĩhingũra, ũngĩenda gũthiĩ gwetha kĩndũ kĩna rĩ ũngĩgĩetha ha? na maũndũ maingĩ ta mau. Ũyũ nĩ ũndũ mwega amu makĩrĩkia ũũ ciana ici no ihote gũkorwo ikĩruta wĩra na macini ona no ciambie kwĩyethera ũboco nenda-inĩ na njĩra ya kũhũthĩra macini.

Nyonaga ũhũthĩri mũru wa mbeca na kĩgĩna kĩa mũingĩ. Mbeca ici na iria ciahũthĩrĩtwo nĩguo kwandĩkithia andũ rungu rwa mũbango wa Huduma namba ũndũ ũrĩa wathĩng'ĩrĩirio na njĩra nene nĩ atongoria. Harĩa kwerĩkanaga atĩ namba ĩno kana kandi ĩno, ĩgũkorwo ĩkĩoya ithenya wa kandi irĩa ingĩ ciothe mũndũ akoragwo nacio, kuona yandĩkithagio maũndũ mothe ma bata megiĩ mũndũ. Na ũguo mbeca nyingĩ ikĩhũthĩka kũrĩa gwatũmĩtwo andũ matũra-inĩ maingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩguo kwandĩkithia andũ. ĩndĩ thutha ũcio nĩ kũrĩ kandi imwe ciaumire na iria ingĩ ona ũmũthĩ ũyũ tũtimenyaga ciathire kũ, na mũbango ũyũ ũgĩkua. Nĩũndũ yonaga wĩ mbica njũru thirikari kwambĩrĩria tabarĩra, kana mũbango makahũthĩra kĩgĩna kĩingĩ kĩa mũingĩ, kĩrĩa marĩhaga kũgerera igoti ĩndĩ mũbango ũkaga gũkinyanĩra.

Nyonaga rũciũ rwega rwa ciana citũ na iria ikahũthĩka nĩ guo kũruta bũrũri witũ ũkombo-inĩ wa ũkĩa na waagi wa mbeca. Hĩndĩ ĩrĩa ciana ciathiĩ thukuru na cia thoma, nĩ igĩaga na ũmenyo, ũrĩa ũmahotithagia gũkorwo makĩrũgamĩrĩra mĩtũrĩre-inĩ yao. No ũkore mũrutwo athoma acoka eka kothi ĩrĩa ĩngĩmũteithia kuona wĩra ũrĩa akoragwo akĩruta akeyonera mbeca cia kwĩrugamĩrĩra we hamwe na bamĩrĩ yake. Oho agakorwo arĩ ũteithio mũnene kũrĩ bũrũri, kuona nĩ kũrĩ magoti marĩa arengagwo angĩkorwo nĩ mũcara-inĩ kana akarengwo akĩgũra indo itiganĩte. Kũguo ũndũ ũyũ nĩ ũheaga thayũ mũno, kuona hĩndĩ ĩrĩa ciana cia thoma, noyo njĩra ĩrĩa tũngĩhũthĩra nĩ getha kũmahotithia kũĩrũgamĩrĩra mĩtũrĩre-ine.

Ĩno nĩ mĩrigo ĩrĩa mũgũri etĩtie na tarĩngĩ kũringana na ũrĩa maũndũ marathiĩ macenjetie ũkoraga mũgũri e harĩa arĩ nĩetia kamboni kũgerera thimũ indo iria arabatara. Na koguo wĩ mwendia ta ũyũ ndĩrona haha nĩũbataire gũkorwo ũkĩrora indo iria mũgũri etia kana ciothe ciĩho, ũciohe wega ũũ ohete ũndũ itagũthiĩ ikĩgũaga. Wacioha nĩũnyitithagia karatathi ga kuonania nĩkũ irathiĩ na namba ya mũndũ ũcio na maũndũ mangĩ ma bata. Ũguo no mũhaka ũkorwo ũĩ kuoha mũrigo wega na kwarĩa wega na mũgũri nĩguo mũkorwo mũkĩiguana ũmũtũmĩre mũrigo wake nĩguo akorwo akĩwamũkĩra.

Ũyũ nĩ mũcamanio wa itũra kana wa gĩciko kĩna arĩa metĩtwo, no ũkore nĩ mũtongoria, ta mũbunge, kana cibũ. No ũkore andũ aya magomanĩte haha nĩ guo kwarĩrĩria ũndũ ũrathiĩ na mbere itũra-inĩ rĩao. No ũkore nĩ gũkoretwo na wĩici wĩhĩrĩirie na ũguo magĩte na gĩikaro nĩ guo merane mabatiĩ gũĩka atĩa nĩ guo gutigĩrĩra atĩ ciĩko cia wĩici nĩ ciahuka. Ũndũ wa kerĩ, no ũkore nĩ mũcamanio wĩgiĩ ũrĩmi, mararĩrĩria maũndũ marĩa mangĩkwo nĩ guo gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi wao nĩ wamarehera bainda kuumana na kwendia magetha mao. Ũndũ ũcio ũngĩ, no ũkore nĩ muicamanio wa kĩũteti, harĩa mũteti amacokanĩrĩire, akorwo akĩmera maũndũ marĩa akũmekĩra nĩguo kũmauha makamacagũra.

Kandi yakwa ya bengi nĩĩngereirie mĩtangĩko mĩingĩ. Kwĩ hĩndĩ ũthiyaga ũkĩenda kũrĩha kĩndũ na ta rĩngĩ nduma na mbeca ingĩ, iria wĩnacio i akaũnti-inĩ yaku ya bengi yekĩrwo macini-inĩ ekarega gũthoma. Kaingĩ ũkoraga kũrĩ na thĩna wa mĩtambo kana mĩtambo ĩrĩ thĩ ĩkagiria ĩthome na hĩndĩ ĩyo nĩũkuoyete indo nĩkũrĩha ũrenda. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria wambe ume nja weterere nginya mũtambo ũcio wagĩre, kana ũhũthĩre ũndũ ũngĩ ũngĩona mbeca cia kũrĩha. Ũndũ ũcio ũngĩ ũthiyaga ũgakora ũngĩenda kũrĩha kĩndũ kwĩna kũndũ matakorwago na macini yagũkorwo ũkĩhũthĩra kandi ĩno, ũguo ona ũkĩendaga kũrĩha nayo ĩkaga gũgũteithia.

Ũyũ nĩ mũndũ wohete thabarĩ yake, no ĩkorwo arĩ ya kũnene, nja wa bũrũri, kana o gũkũ bũrũri-inĩ, akenda gũthiĩ na ndege, na nĩ ũroneka kũrĩ na mũndũ thĩiniĩ wa ndege, na arĩa makoragwo makĩheana motungata ngurani. Ũyũ nĩ aroneka oete ndege, kana gĩtĩ gĩa kĩrathi kĩa igũrũ, na ũguo, arĩ thabarĩ-inĩ yake, nĩ arakorwo agĩtugwo na maaĩ ma macungwa, nĩ aroneka nĩ akenereire tondũ ũrĩa ũramũhe motungata maya, aramũhe na ngoro theru, akenereire, na nĩ aramũtua kana nĩ aramũoya ta mũgũri. Na nĩ kũroneka, ũyũ arathiĩ, nĩ arakenio nĩ motungata marĩa aramũkĩra, kuona nĩ maratwarana na nginya kĩrathi gĩake.

Indo iria ũrabatara gũkorwo ũrĩ na cio wabici-inĩ ĩrĩa ũrarutĩra wĩra ta ũyũ, nĩ macini ũndũ ũmwe na intaneti njega, nĩgetha ũkorwo ũkĩheana motungata makarũ. Naguo ũmenyo, ũrabatara gũkorwo ũthiĩte kĩrathi ũkahota gũtũmĩra macini, indo iria ciothe irĩ thĩiniĩ wa macini ĩyo nĩguo ũhote kũheana ũtungata mwega. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũrabatara gũkowo ũĩ njĩra cia kũarĩria andũ arĩa maroka kũmatha motungata ngũrani, angĩkorwo mũndũ arĩ na thĩna ũkorwo nĩ ũramenya ,kũmũhe kĩhonia gĩa thĩna wake na njĩra gĩtĩo kuona nĩ abataire motungata macio.

Haha ndĩrona atongoria atatũ arĩa othe nĩ atongoria. Wambere nĩ mũtongoria wa kĩama gĩkĩ gĩũkĩte kũrugũrio kĩa DAP-K ũrĩa wĩtagwo Eugene Wamalwa. Wakerĩ nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper ũrĩa ũikaine ta Kalonzo Musyoka. Na wagatatũ nĩmũtongoria wa kĩama kĩrĩa kĩerũ mũno kĩa DCP ũrĩa ũĩkaine ta Rĩgathĩ wa Gachagua. Atongoria aya kwa ihinda rĩrĩ nĩo mararuta wĩra ta atongoria a mũng'ethanĩro thutha wa kĩama kĩrĩa kĩrarutaga wĩra ũcio kũingĩra thirikari-inĩ. Atongoria aya nĩ a bata mũno kuona nĩ makoretwo marĩ mũharinĩ wa mbere harĩ kũruta thirikari mahĩtia na oho kũrũnga thirikari na gũtetera akenya. Hĩndĩ ĩrĩa kuoneka ũndũ ũrathiĩ na mbere ũtarĩ mwega na ũrĩa ũratwarithio na mbere nĩ thirikari ta wa njũragano kana wa kwaga kũrĩha andũ mĩcara, aya nĩo makoretwo marĩ mũhari-inĩ wa mbere wa kwamba kũũkũmithia.

Thitima nĩ ya bata mũno rũrĩri-inĩ rwakwa, kuona nĩyo ĩnyitĩrĩire biacara nyingĩ. Oho, thitima nĩ ũtũheaga ũtheri wa kuona mĩciĩ-inĩ itũ, barabara-nĩ, ũndũ ũmwe na thoko-inĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ĩteithagia thukuru-inĩ, harĩ kũmamũrĩkĩera, na hĩndĩ ĩrĩa marahũthĩra macini iria ihũthagĩra hinya wa thitima, ta tablets na macini ingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ iteithagia mawĩra maingĩ, kuona nĩ kũrĩ iganda ihũthagĩra macini harĩ kũruta wĩra wacio. Ũndũ ũcio ũngĩ, thitima nĩ ĩteithagia harĩ kũmenyerera indo gũikara i njega, kuona nĩ iteithagia macini iria ihehagia indo ta iriia iganda-inĩ, kana ona indo mĩciĩ-inĩ, na indo icio igaikara irĩ o njega kũgerera hinya wa thitima. Ũndũ ũngĩ, thitima nĩ iteithagia kũnina ũhagũka wa ũgitĩri kuona handũ harĩ na ũtheri nĩ hinya mũno ekinaĩ gũtabania ngero ciao.

Ũyũ nĩ mũtumia, ũragerera mathĩna ma kĩ mũciĩ, na ta rĩngĩ akoretwo agĩtũngio mbara, nĩ mũthuri wake. Na mũthenya wa ũmũthĩ, ona nĩ abatiĩ gũthiĩ gũetha ũteithio kuuma kũrĩ thirikari. Na andũ aya me haha, arĩa maroneka nĩ maabithaa a borithi, moka nake nĩguo makorwo magĩũka kũrora mũthuri wake, nĩgetha aikio ngono, nĩ ũndũ wa ciĩko icio cia kũmũhũraga. Na ngĩrora mbica-inĩ ĩno, makinya gũkũ makora mũthuri ndarĩ kuo, na mũtumia no kũgirĩka aragirĩka, eciria atĩ mũthuri wake ũrĩa atuĩkĩte kĩmaramarĩ gĩa kũmũhũraga, ndanoneka, na ahota gũka hwa-inĩ amũhũre we na ciana ciake ona mũno makĩria, nĩ ũndũ wa kuoya ikonya rĩa gũthiĩ kũmũthita, na nĩ ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩte mũtumia ũyũ kĩeha mũno, na agecũrania marĩa ekũgerera hwa-inĩ.

Ici nĩ kambũni iria ciũĩkaine mũno makĩria, na kũheyana motungata ma intaneti mĩciĩ-inĩ, obici-inĩ guothe bũrũri-inĩ. Na haha harĩ na kamboni iria ndĩrona ya mbere nĩ zuku, yakerĩ nĩ Poa, ĩyo ĩngĩ nĩ LIQUID, ĩyo ĩngĩ nĩ airtel, ĩyo ĩngĩ nĩ Telkom, ĩyo ĩngĩ nĩ tandaa, ĩyo ĩngĩ nĩ Faiba na ya mũico nĩ ĩrĩa ĩtagwo Safaricom HOME. Kamboni ici ikoragwo igĩtambia motungata maya makarĩhia agũria ayo mbeca o nini magekĩrĩrwo nĩgetha makahotaga kwaranĩria mũndũ na ũrĩa ũngĩ. Na o mũico wa mweri kana o mwaka kũringana na ũrĩa mwaiguithanĩria ũkũrĩha ũgakorwo ũkĩmarĩha nao magakorwo magĩkũhe motungata ma ũhũthĩri wa intaneti.

Ũyũ nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa ũteithĩrĩirie gũkorwo ũkĩhe mbeca arutwo a mathomo ma ngathĩ ya igũrũ. Ũndũ ũyũ ũteithĩtie mũno arutwo kuona arĩa maumĩte mĩciĩ ĩrĩa mĩhinyĩrĩrĩku na ĩrĩa ĩtehotete ĩndĩ magakorwo marĩ na ũgĩ na nĩmekĩte wega cukuru cia cekondarĩ, makaheywo mbeca iria imateithagĩrĩria gũtwarithia mathomo mao na mbere na mũndũ agakinyĩra kĩoneki gĩa kĩrĩa endaga gũtuĩka. Ũndũ ũyũ nĩ mwega rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kuona kũgerera gĩthomo gĩkĩ nĩũtũhete andũ aingĩ a bata mandagĩtarĩ, majaji gatagatĩ-inĩ ka aingĩ arĩa mateithĩtie bũrũri gũkũra na njĩra nene.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩngereirie mĩnyamaro mĩingĩ mũno kuona kũrĩ hĩndĩ wambere itoĩ kahũthagirwo atĩa. Ndakoragwo ngĩkanyitithania na thimũ yakwa ngekĩra rwĩmbo rũrĩa ndĩrenda kũigwa ngĩthiĩ handũ, ngĩruta wĩra kana ngĩka maũndũ marĩa mangĩ. Na ndakoraga maita maingĩ ndagekĩra gũtũ-inĩ nĩkarauma ũndũ ũrĩa wandakaragia mũno kuona ndatindaga ngĩgacokia. Ũndũ wa kerĩ na ũndũ ũrĩa watũmire ndigage kũhũthĩra kĩndũ gĩkĩ, nĩkũrĩ hĩndĩ ndagekĩrĩte matũ-inĩ ndĩ Nyairobi, na kuona nĩ kũrĩ mũhatĩkano wa andũ aingĩ na ngari ndatigirie oro hanini ngorwo ngĩgũthwo nĩ ngari, kuona karĩ matũ-inĩ na nĩ karĩ thauti ĩrĩ igũrũ mũno na nĩndekĩrĩte rwĩmbo. Koguo ndirĩ na ũndũ ona ũmwe ndaiguaga na ona ndahũrĩrwo matawa nĩ ngari kana honi ndiaiguire. ĩndĩ nĩ mũndũ wangucirie na ngĩaga kũgũthwo nĩ ngari, ũndũ ũrĩa watũmire ngĩe na ũmenyereri mũno hĩndĩ ĩrĩa ndĩrahũthĩra indo ici.

Bata mũnene wa mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ witũ, nĩ atĩ nĩ ĩhotithagia andũ kũaria na anene, kana kũmahe ndũmĩrĩri ĩna na ĩrĩa makoretwo makĩmĩhingĩra matũ kwa ihinda inene. No ũkorwo kũrĩ na mateta mũkoretwo mũkĩheana, ĩndĩ matiretherwo kĩhonia. Koguo andũ moyanaga, mũkarũrũngana, nĩgetha kũonania mathirĩ, na gũkinyia mateta manyũ ĩmwe ka ĩmwe kũrĩ rũhonge rũrĩa rũbatiĩ. Nĩ ũndũ ũkoretwo ũteithĩtie na njĩra nene, andũ arĩa makoretwo makĩrũrũngana, mambĩtie na manathi, mandagĩtarĩ, arutani, arĩa mathikagĩrĩrio, nĩgetha makorwo makĩarĩrio na mateta mao magetherwo kĩhonia hĩndĩ ĩrĩa marũrũngana.

Ũyũ nĩ aronania nĩ mũndũ wĩigithĩtie na njĩra ya kũgũra mũgũnda kũrĩ kambuni ĩmwe yũĩkaine ya mĩgũnda. Na haha nĩ ndĩrona mũruti wa wĩra, ũrĩa no akorwo nĩ mũrũgamĩrĩri wa kambuni ĩyo, akĩmũnengera marũa marĩa metagwo Title Deed nĩguo kuonania atĩ nĩma handũ hau nĩ hake na ndangĩtunywo nĩ mũndũ. Thutha wa mũndũ kũmenya harĩa akwenda kũgũra, athiaga wabici ĩyo ya wendia wa mĩgũnda, ũkaoria kana ũkerwo nĩ mbeca cigana, mũkarĩkanĩra ũrĩa ũkũrĩha, nĩ kũrĩ andũ marĩhaga ciothe na nĩ kũrĩ andũ marĩhaga kahora kahora. Na wona warĩkia marĩhi maku mothe, ũgakorwo ũkĩneywo marũa maya ma kuonania atĩ hau nĩ haku na nĩ we ũgũrĩte na gũtirĩ mũndũ ũngĩkũeheria handũ hau.

Ũndũ ũyũ ũndirikanagia mũtaratara mwerũ wa gĩthomo gĩa CBC. Hĩndĩ itũ tũtiathomaga gĩthomo ta gĩkĩ ĩndĩ thirikari ĩkĩona nĩkwagĩrĩire mũno makĩria ciana ithome gĩthomo kĩrĩ na ũguni mĩtũrĩre-inĩ yao. Ciana nĩ kũrĩ mathomo ithomaga makũhota kũhũthĩra macini ĩno na nginya ng'enda. Ũndũ ũrĩa ũngenagia mũno nĩũndũ wa kuona atĩ mwana kĩheo kĩrĩa arĩ nakĩo nĩakoragwo agĩgĩthomera na hinya mũtaratara-inĩ ũyũ mwerũ wa CBC. Angĩkorwo nĩohĩgĩrĩire na maũndũ ma macini ta ĩno agakorwo nĩamekĩrĩra na njĩra nene na njĩra ya gũteithĩrĩrio nĩ mwarimũ na mũciari nĩgetha taranda ĩno yake ndĩgakue.

Rũhonge rwa ũrigitani, nĩ rũhonge rwa bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwakwa. Na mũno makĩria thibitarĩ iria ikuhĩrĩire andũ, kũu icagi-inĩ. Bata mũnene wa thibitarĩ, nĩ atĩ nĩ citeithagia arũaru aingĩ na njĩra ya kũmahe motungata ma gũkorwo magĩthondekwo mĩrimũ ĩrĩa marũarĩte, kũgĩra ndawa, kũrĩ andũ arĩa marũarĩte mĩrimũ ta ya mũkingo. Ũndũ ũcio ũngĩ, andũ nĩ mathiaga kuo kũherwo ciana, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũrĩ andũ makomaga thibitarĩ, arĩa matorio nĩ mĩrimũ. ũcio ũngĩ nĩ andũ arĩa mona kĩndũ ta mĩtino ya bara kana maũndũ ma hi na hi ta mĩaki, nĩ mahotaga gũteng'erio kuo, nĩ guo kũamũkĩra ũtungata wa mbere. Na thibitarĩ nĩ ĩteithĩtia andũ aingĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kũona nĩ mahoneire kuo na aingĩ makaga gũte mĩoyo yao.

Ũndũ ũyũ nĩũngenagia mũno kuona nĩũyonagia ũigĩrĩrĩki ũrĩ na maabithaa aitũ a borithi gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya. Tondũ nĩgetha mahote kũheana ndeto ta ĩno no mũhaka makorwo nĩmaigĩrĩrĩkĩte na magakorwo mabuku-inĩ mao nĩmarandĩka ndeto iria cirĩ cia ma nĩguo kũhota gwĩka ithabu ta rĩrĩ. Na ũngĩrora kũringana na ũhoro ũrĩa maheyanĩte nĩũronania nĩtũrahota kũmenya twĩ ta bũrũri ũhoro wa ũgitĩri wũikarĩte atĩa kuona kũrĩ hĩndĩ wambatagĩra na hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ ĩgathiĩ thĩ. Ũũ nĩ kuonania nĩtũrĩ agitĩre na rũhonge rũitũ rwa borithi rũtikomete no rũraruta wĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na koguo nĩmeharĩirie gũtũhe ũgitĩri ũrĩa ũbatiĩ.

Haha nĩndĩrona mũtongoria wa bũrũri wa ihinda rĩrĩ William Ruto. Ngona mũtongoria wa kana wa bũrũri ũrĩa nĩ mũhurũku wĩra Uhuru Mũigai wa Kenyatta na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Atongoria aya a bũrũri wa Kenya nĩ a bata kuona nĩmatigagĩrĩra atĩ bũrũri nĩwehanda na njĩra ĩrĩa ĩbatiĩ. Aya erĩ kuona ũmwe anatuĩka mũtongoria wa bũrũri na ũrĩa ũngĩ nĩ mũtongoria wa ihinda rĩrĩ nĩmekĩte maũndũ maingĩ bũrũri-inĩ harĩ gũtũrehera tabarĩra cia ũkũria, kwarahũra ũtonga wa bũrũri, gũtigĩrĩra ciana citũ nĩciamũkĩra gĩthomo gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. Hĩndĩ ĩrĩa atongoria maraiguana nĩkũrĩ maũndũ maingĩ mega mahanĩkaga bũrũri-inĩ kuona bũrũri ũrĩ na ũnyitanĩri na ũrũmwe nĩ ũthiyaga na mbere.

Aya nĩ akenya arĩa maumĩrĩte nĩguo kwĩyandĩkithia kana kwamũkĩra ũtungata mũna wa thirikari. Na ndarora wega no ũkore aya nĩ arĩa maumĩrĩte harĩ kwĩyandĩkithia mũbango-inĩ wa Huduma number. ĩrĩa thirikari yakoretwo yauga mũkenya wothe nĩabatie kwĩyandĩkithia kuona nĩyo ĩrĩhũthagĩrwo handũ-inĩ ha gĩbandĩ gĩa bũrũri. Na nĩ kũrĩ na andũ arĩa mohĩgĩrĩire thĩinĩ wa ũhũthĩri wa mĩtambo na arĩa maronekana makĩhe akenya aya ũtungata ũcio. Namba ĩno yerĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩrĩ na ũhoro wa mũndũ wothe ũmwĩgie nĩgetha kweheria mũtaratara wa kũhũthĩra maratathi. Na nĩkĩo meyũmĩrĩtie na gũbanga raini na njĩra nene nĩgetha makorwo makĩgunĩka na ũtungata ũyũ.

Aya nĩ maabitha a ũgima wa wĩrĩ, na nĩ kũroneka nĩ hĩndĩ ya kĩng'ũkĩ gĩa Covid-19, arĩa maroneka marathiũrũrũka mĩciĩ kwa mĩciĩ, ta rĩngĩ makĩheanaga njanjo ya mũtuthũko wa mũrimũ mũna. Na hĩndĩ ĩrĩa makinya mũciĩ kwa mũtumia ũyũ, makora nĩ mũritũ, na ũguo matingĩmũhe njanjo, matambĩte kũmenya ũhoro ũmũĩgiĩ, na nĩ kĩo mũtumia ũyũ, etio kandi yake ya kiriniki, ĩrĩa maheagwo mathiĩ thibitarĩ hindĩ ĩrĩa mũndũ e mũritũ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩandĩkwo maũndũ mamũĩgiĩ o hindĩ ciothe athiĩ thibitarĩ, na nĩ kĩo abithaa ũyũ wa ũgima wa mwĩrĩ, aramĩthoma nĩ getha akorwo agĩkũrana kana mũtumia ũyũ, nĩ abatiĩ kũheyo njanjo ĩyo, kana ndekũheywo kuona no ĩkorwo ĩrĩ na maũndũ matarĩ mega kũrĩ mwana ũrĩa akuĩte.

Ĩno nĩ mĩhang'o ya gũkũngũĩra mũthĩ wa kũheyana thakame thĩinĩ wa thĩ. Na mũthenya ta ũyũ maabithaa aingĩ a ũgima wa mwĩrĩ nĩmambĩkaga kambĩ kana magathondeka iceceni kũndũ gũtiganĩte kũrĩa akenya meyumagĩria na gũkorwo makĩheyana thakame. Na haha mbica-inĩ ĩno nĩndĩrona mũtumia ũyũ ambĩte akaheo ihũa na nĩerutĩire gũkorwo akĩheyana thakame. Ngwĩciria nĩ amba athimwo onekana nĩ akinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo akĩheyana thakame. Na ũguo mũrigitani ũyũ arĩ mĩhang'o-inĩ ya gũkorwo akĩmuoha guoko nĩgetha one mũkiha harĩa agũkorwo akĩgucia thakame.

Ũndũ ũyũ ũnyonagia ũrĩa atongoria kana wathani thirikari-inĩ ũkoragwo ũhete hinya thirikari cia matũra gũkorwo igĩtwarithia kauntĩ na mbere. Ũngĩrora wega haha nĩtũrona nĩ wabici cia kauntĩ ya Kajiado arĩa makoragwo makĩhe aikari a mwena ũcio motungata ngũrani gĩkĩro-inĩ gĩa kauntĩ. Nĩ kũrĩ ũigĩrĩrĩki ũrĩa ũkoragwo ũhetwo thirikari ici kuona thirikari nene ndĩngĩkinyĩra andũ othe bũrũri mũgima. Na ũguo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩena mĩingĩ ya bũrũri nĩyakinyĩrwo nĩ motungata ta tabarĩra cia ũkũria na ũthii wa na mbere ta thukuru, barabara, mathibitarĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ maingĩ. Makahe hinya thirikari cia matũra nĩguo cikorwo cikĩramata kauntĩ ciayo na gũtigĩrĩra andũ nĩmahingĩrio maũndũ macio mothe.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi no gĩkorwo nĩ gĩa kanitha ĩmwe gĩkanyitana, kana kĩa makanitha ngũrani arĩa marĩ na itanya rĩmwe rĩa gũkorwo magĩcenjia mĩtũrĩre ya andũ aingĩ bũrũri-inĩ. Na gĩkundi gĩkĩ nĩkĩgĩte na mũcemanio gĩgeta andũ aingĩ mũno na rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩo thutha wa gũkorwo marĩ na mũtaratara wa ũmũthĩ na andũ magakinya, angĩkorwo nĩ gũthomithania mathomithania, rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ nĩndĩrona nĩ kwĩmenyithania maremenyithania, kana kũmenyithania gĩkundi kĩao nĩ kĩrĩkũ kũrĩa andũ arĩa mokĩte thĩinĩ wa ũtungata ũyũ. Nĩkĩo tũrona nĩmaumĩrĩte harĩa mbere atongoria nĩgetha makorwo makĩmenithanio na mũingĩ na matarĩrie gĩkundi kĩao gĩkaga atĩa na atĩa harĩ ũtungata kũrĩ mũingĩ.

Ndirikanaga hĩndĩ ya kĩmuki kĩa mũrimũ wa Covid-19 harĩa thirikari yekĩrĩte mĩtaratara ĩrĩa yarũgamagĩrĩrwo nĩ akenya nĩguo kũrigĩrĩria gũtamba makĩria kwa mũrimũ ũcio. Na ũngĩrona haha mũndũ wothe akiuma mũciĩ nĩabataranagia gũkorwo agĩkĩra karembeko ka maniũrũ na akahumbĩra kanua kuona yarĩ njĩra ĩmwe ĩrĩa yatheremagia mũrimũ ũyũ. Na ũguo mũtumia ũyũ no ũkore nĩ hĩndĩ ĩyo eciria nĩangĩauma athiĩ thoko kana athiĩ kũndũ kũrĩa kũngĩ na rĩu nĩ maski arekĩra.

Ona thengia wa kĩama kĩa ODM gũkorwo kaingĩ thutha wa ithurano gĩkoraga kĩrĩ kĩama kĩa mũng'ethanĩro nĩkĩgĩyaga na njĩra ya kũhota kũingĩra thirikari-inĩ na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Ũkoraga mũtongoria wa kĩama gĩkĩ ũrĩa nĩ Raila Odinga na nĩ mũteti kwa ihinda iraya nĩatabanagia mĩrũrũngano, kana hĩndĩ ĩrĩa ithurano cianĩrĩrwo nĩakoragwo akĩaga kwamũkĩra maumĩrĩra mau na agatabania mĩrũrũngano ya kwenda gĩthurano gĩtarwo rĩngĩ. Na ũguo thirikari ĩrĩa ĩrĩkuo ihinda-inĩ rĩu makaunanĩra njung'wa na makarĩkanĩra maũndũ marĩa angĩenda mahingio nĩgetha ateyanĩrie mĩrũrũngano. Kaingĩ ũkoraga nĩkwagĩa na ngeithi cia gĩcĩcĩng'a na ũgakora andũ amwe arũmĩrĩri a kĩama kĩa ODM nĩmathukĩrwo iturwa ngũrani na ũguo kaingĩ ũgakora thirikari nĩyaihũra andũ a kĩama kĩu na makaingĩra ũteti-inĩ.

Andũ nĩmabataire gũthiyaga gũcera kwa nyamũ mahinda kwa mahinda ona gũtwara ciana. Bata mũnene wa ũndũ ũyũ nĩgũtigĩrĩra atĩ ciana nĩciakũrana nyamũ iria irĩkuo, na oho mũndũ nĩahotaga kũhũthĩra ihinda rĩake rĩrĩa atarĩ wĩra gwĩka ũndũ ũngĩmũkenia. Ũyũ arĩ ũgendi nĩũteithagia bũrũri gũkorwo ũkĩamũkĩra kĩgĩna kuma igoti rĩrĩa rĩrutagwo nĩ agendi. Ũndũ wa kerĩ nĩ ũndũ ũkũragia biacara kuona nĩ kũrĩ andũ mendagia indo hakuhĩ na kũu imwe ĩrĩ cia kũrĩa makenderia arĩa maracera ũndũ ũrĩa ũturĩte mĩeke ya mawĩra bũrũri-inĩ. Ũndũ ũngĩ no ũturĩte mĩeke ya mawĩra gũkũ thĩinĩ kuona kũrĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo agũthiũrũrũkia andũ na angĩ kũruta mawĩra ngũrani kũndũ gũkũ.

Nyamũ ĩno kaingĩ ĩrĩa ĩkoragwo nĩ ya gĩthaka yoyetwo ĩkahingirwo, no ũkore nĩ kũrĩa andũ mathiyaga gũciona nĩgetha ĩgoka kuonwo. Ũndũ ũngĩ nĩ ũndũ ũnyitĩrĩire ũgendi kuona andũ aingĩ kuma gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri nĩmendaga kuona nyamũ ici iria ciakĩirwo ikahingĩrwo iria gũtarĩ ũndũ ingĩka mũndũ tondũ nĩhingĩre. Ũgendi nĩ ũrehagĩra bũrũri baida kumana na igoti rĩrĩa rĩũnganagio rĩkahe bũrũri mbeca. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũturaga mĩeke ya mawĩra kuona nĩ kũrĩ andũ mandĩkĩtwo nyanjara-inĩ ici cia nyamũ gũkorwo makĩrora nyamũ icio, gũcihe irio, gũtheria kũu, kũrũria agendi na mawĩra mangĩ maingĩ matiganĩte.